Orebenaiko ltunganak teneyiolou enasiai na kelelek amu pre esiai enkisujata onkejek nayieu embarikinoto nayieu neas oltungani meeta araka neton ake aitobiraki aituku nkejek tenkarw nairowua kakw enkare nimirowua oleng nitukubneyituyut tosabuni niakikisha ajo itawuo oloiterio pooki ore enasia na mbaka nelikini oltungani esidano enye amu nakata etumoki ltunganak ataas ore enkisujata onkejek na keyau biotisho osesen amu ore ltunganak chafui nkejek na keyau imoyiaritin kumok napaashari neaku kenarikino akenituku ltunganak nkejek.

Ore ngwesin kumok nalio na ore enedukuya na orkurto lonya mpuka e kabej na ore elekurto na ketoronok amu nenya aud atua nisho miozata tolchamba ore enkae nadolta tene na kadolta empusha teneaku ituoshi olchani adolta si e oltetepiti nanya ngwashen tolchamba nadolta mexican bean beele ekijo ormombuli ashu orarasha lepapa onya mbenek nadolta osambulal nadolta orkurto lonya mpuka onapirpir tialo tene.

Orebentoki nalotu ndamunot tanadol ena na enturoto olotorok ore lotorok na ngwesi sidain oleng enkabila olajangak lentim oitobiru enasho naji emasiho olotorok ashu najibasali enaisho namelok nakenyor iseseni nenyor si teneoki amu kitobir olchoni neass mbaa kumok neaku ore paadol enatoki na kadol emasho olotorok nadamu ajo keretisho kear imoyiaritin ma embae sidai nindim oltungani aibunga nikindimi nai ayaki ropiyani na kesidai ninye amu meeta garama sapuk nemeeta mbaa kumol orkiek oinyanguni aisho.

Ore entoki nagira aasa tene na enkika naibunga wayai e internet neibung enkima na kaidim atejo ore entoki naibungie enkima ho duo nimindim atolimu ajo kanyio naikosa enakima amu kidim ataa ntokitin kumok neton aa mikiyiolo ajo kai ingua enakima kake ore enaibala na etupukuo enakima tenkaraki wayai kumok naibungieki e internet oshi ositima neyau ninche amu kegol amu kekumok wayai ositima ashu ne internet nesapuku enkima neaku tenkaraki magnetic waves nayau oshibositima nelelek eyau epaasha nisho enkima metupuku ore si petii ewaya natikinye enetii wayai are natikinyate niko ketaa keibunga mepuku enkima.

Ore penetipat enabae na tenkaraki ore peaku ketumoi endaa etaana nemepuoi nalakwa woitin nalakwa nitoki ltunganak anyamalu neaku enetipat oleng endaa amu ninye ishunye olororere ninye ingor imareita na ninye eingor nkera nenya pooki ngae neakubenetipat enabae amu ore peaku keaku ketii endaa enkop nimitoki aata osina nimitoki ltunganak anyamalu neaku enetipat enabae amu ore peaku ketii ldukai enkop otaana nimitoki ltunganak aaku kepuo nelakwa nitoki aaku kipunguza ninche garama e fare ore tonkwapi ormaasai nemekumok irbaribarani opuo ntauni ore peaku ketii ldukai otaana neakubetereto irmaasai oleng nimitoki ninche alau enkurma onkulie baa ake naatumoi toldukai.

Ore entoki nagira aasa ashu tenadamu tenadol enasiai naa ore enedukuya naa kengas ninye aau orkirutoto sapuk amu oe tenidol engari nainosita enkima nidamu tenaa ketii iltunganak atua nidamu anaa olopeny ashuaa olderefai apa oreuta nining ninye enyamali sapuk amu ore olopeny lenagari ashu ore olopeny engari naa eshomo asara .Ore engari tenenya enkima nelelek aa imbaa kumok nayautua enasiai elelek aakioverheater engari ashu elelek aa keeta apa enkiti nyamali neitu apa esiokini adol .Kitadamu sii iyiok enabae imbaa emaandamano napej iltunganak ingarin tenkata nagirae aandamana ashu tenkata naatae protesters nitadamu iyiok enasia.

Adolta egirae alimu eninko teniriwaa inkardasini eriwaroto ompisai nagiroo emilion nabo . Ore enedukuya adolta tenashoto edukuya ekedianye kingirae ajoki ironya pee iriwaa ironya piipik nenardasini, netii ironya pee iad telist nikijokini iselctor ashu tegelu enkarna ilofile niyieu nireu , nikijoki ore paa sapuk ilofile nekingirae aisho instructions ashu nikijoki ironya pee iriwaa . Ore tenaalo etatene nikijoki teniyieu nireu nkulie ardasini naisupport ashu naretu nirony niclick niadd onkulie documents, nirony niapload inafile , ninkien nireu.

Adolta ajo ore enabae na kesidai oleng amu kitelek esiai na kisuj ilteriti polkiinora akeyie metaa ketii esimiti neoju olorerio pii niakikisha ajo kesafi kelelek si easishore enasia amu minaurisho oltungani nelelek amu ositima ake itumia bora akeyie metaa keeta enkima kelelek enasiai oleng amu keaku keas ltunganak esiai terishata dorop neas esiaia sidai nimitoki aigilayu neaku kesidai enabae amu kesidai enamashini tenitumiai aasie usafi amu keretisho neiahu olorwrio aitoniraki neya esaa kiti neas esiai tenkata dorop.

Ore entoki nadamu tenadol enasiai nadamu ntomonok ashuvaankituak egira ninche aas siatin pookin egira ninche ninche arashu egirai aitaas siatin metii orgela nemetii ormena egira aitadolu ajo egira nkituak ashu ntomonok aas siatin sapukin tiatua enakop eretito mbaa meshomoita dukuya e research ashu field research o arashu egira aitadolu ajo keidim ninche aatas metii engolikino sapuk pemitoki amenaa amu meeta esiaia nimidim ataas.

Ore tene na enkikesare emajani etiiki tolchamba lemajini aikes petumokini awaita aitoyio neyaule enoshi factory petumokini aitobirie final refined tea napiki shai neaku ore tene na enkikesare emajani nagirai aikes olchamba otuunoki nidip majani atubulu neaku enkikesare etiiki ore majani na emchani naikesi etudumua na kakesi ninche ilikuny onana kiek nagira abuli neaen nona likua amu ninche epuoi aitobirie.